ichechu ko neranik chemengech chekotiendos kikere kele katwal akenge koit parak ako kanam kirokto inendet, ako karatke inendet akitambaok, alak kora kokere icheket ole katwalnda ako kanam akichek kora korokwek akoratke akitambaok ,akere kora ale miten ketik chemiten tapandaa olemiten akere kora ngweny kora ng'ung'unyek.

Akere ole koburto biik en ireyuu, imile biik olekoburto kora chebiosochutet en ng'echerok chemiten yutet iniker kora missing akere ale miten rapisiek chekiite kora chebioset akenge ko kokinde alak tapandaab meset, kikere akenge kele miten nesirisie en tapan komosin nekanam kilamit akorat kora metit akitambaet.

Inoni ko boisiet nekararan mising nepo Equity Tesala bokomonut mising ngamun konin ikonoren chepkondokuk chekesi en kasit anan en mung'aret nekeyoe ,bokomonut kora mising ngamun chepkondok chekendet komuche koiyo kotiengee rapisiek chekendet yuto, imuche kora kotoretin kora sikopit iyaten kasisiek cheechen yekepakach oot koiyo kochang'aa.

Milebiik chepkamatuni kabur en ngecheret, ikeree inendet ilee Kalach shatit nebirir akolach korak swetait netui ,niker korak kokalach munaok akokalet inendet korak sumeek chetuen, ak indiker korak komoson ikeree komputaishek chekakiterekyi meset nelel, akikeree korak wainik chekokituyoen kompyuta.

Iyomunee ooh chorua amunee olon imii, kikoik keny komokituiye kiripet kabilet age kiran achenging nia kototepin olikonye ale kiriwe ano, amunee chitugul en olon imii amunee bichon tugul amunee ot botum, ot koruchon ak bichon tugul kwomunee amoe sikepangat betut sinyoketuiyen sipit kemwaa chechang.

Akere tulonok cheechen chechang kabilet en ireyu, akere kora kot nekakitech en yu nepo kibatinik akotindo kora tirisiot iniker kora ikere ile miten suswek chetuten chekirutunot en yutet ikere ile koik olon tugul en olitet, iniker kora komiten ketik kora chetindoo sokek chetuten akokelee ireyu komorutu tugun en olitet koik oltatugul ak iniker kora iker bolik chenyolilen ak ikerer kora chelelach ingele iboru kole momiten ropta en olitet yutet kora komomiten kit nekemine ngamu morutu kii amun koik oltatugul.

En ireyuu okere bik che chang chebendote cheuwon urerenotos en yutet okere koraa ngasishek chekikitech en yutok chekiurerenen lok ak en taa olin koraa okere ingazi koraa age neurereni nebo lok koraa ak iniker koraa en yuu ikere koropa che yechen en yuun chekikitech kokororonekitun ak ininyon koraa ikere keti chekororon chenyolilen kabilet ak ininyon en yuu koraa ikere ile mi tukuk chekikitech chekororon en yuton, ikere koraa ketik chekoen chemiten en yutet, ikere koraa ile miten bik chetyendos, ker boiyot netai en yuu ikere ile tyeni inendet kabilet.

Bo komonut boisioni mising amun toreti chemung'arainik konyor rapisiek en oret nekararan, rapisiechuto kotoreti icheket koboisien en korikwak kwalen akot amitwokik cheome lookwak, kotoret kora kolipanen chepkondok chepo sukul en lakokwak, toreti kora icheket chemung'arainik konyor ingoroik cheimuche kolach sipit kora koipchi lakokwa en korikwak, boisioni kora kopo komonut en biik alak chemomuch kwalda ngoroik kounitet sikopit konyorchike ngoroik chemokyingee icheket yon kabwa soko yuton yukyoldoen ingoroik ako toreti kora chi aketugul nemokyingee ngoroik alak tugul amun olitet komii ngoroik cheterter chemokyingee chitugul.

En yuu oker kondoindet noton nekibo emet ab kenya noton ko Uhuru Kenyata bo komonut inendet amun kitononchi boishonik tukul chekitese tai en emet ak kokoito koraa rabishek chekiyoe kasitshek tukul chetesetai en emet ak en tabandanyin okere koraa osikorindet nyin neribe inendet, inendet kobo komonut koraa missing ngamun ribe inendet sikobit komoiboki chorik anan koboki kit agetukul, en komosin koraa okere bik chechobe oret bo komonut icheket amun toreti koraa kochob oret kokararanit sikobit koba karishek komie.

En yuu okeree karit nekakibaken en ireyuu, akindinaktee okeree chepkamatut akeng'e nekatonon nemoche kobuun oreet, akinikeer en yuu okeree postit nekokiminchi kiit nekiborostoen tukuk, ak en yoon okeree kariit kora nekimuten biik, neniker kotomoo komomiten chii oriit, akinaktee kora komosin okeree tukoshek kora chekioldoen tukuk choton kobokomonut mising amun toreti biik konyorchikee tukuk chemokying'ee, inikeer kora ikeree wainik cheboo sitimet choton kora koboo komonut mising, toreti biik sikobit konyor sitimet en korikwak ak keboishen kora en taon yuton.

Tukuk chepokomonut en yu akere ketik chechang' chemiten en ireyu chekororonen ,akere kora taonit neo nemiten koropaisiek che chang' chekikitech koterterekitu aken yun kora akere kora karisiek che cheng' chebendi en oret akiniker kora parak komiten bolik chelelach.